Mũndũ ahũthagĩra macini ya thitima, gũcinĩrĩra cuma nĩ getha ũthondeke ndirica, mĩrango, kana gate kana indo ciothe cirahũthĩra cuma.

Twaragĩrĩria maũndũ marĩa marahanĩka bũrũri-inĩ, ta mĩtino ya barabara, na maũndũ ta ma mũnene wa bũrũri, gũcera matũra-inĩ, gĩtarũ-ini gĩa gatagatĩ. Nĩ twaragĩrĩria maũndũ makoniĩ ĩtũra riitu, ta ũici wa mahiũ, o na rĩera ũrĩa rĩracenjia, ũguo kwĩna mbura.

Nĩ hataga nja, ngarĩmĩra mahũa, ngarenga rũgiri na nyeki, ngacoka ngarogota mahuti na maratathi na ngacina na ngatheria njĩra cia maĩ.

Ũrĩme gĩcigo gĩaku ũkĩrutaga ria na nyeki, ũhũre tĩĩri nginya ũhũthe, wongerere thumu na ũtukanie na tĩĩri, witĩrĩrie maĩ na ũteme mĩtaro.

Motungata ta kuoya pacipoti, kuoya gĩbandĩ, kuoya marũa magũtwarithia ngari, kũgata marũa makũhũra mbica nyanjara-inĩ cia nyamũ, na kũrĩhĩra kũingĩra nyanjara-inĩ cia nyamũ.

Motungata ta kῦheo ndawa cia mῖnyoo na mῦkingo, gῦthondekwo mahῖndῖ, gῦtaarwo, gῦkῦrwo magego, atumia kῦheo ciana, kῦheo ndawa cia gῦbanga ῦciari.

Mũrĩmi aharĩria mũgũnda wake noagae mũgũnda ũcio na tũcunjĩ, twa wariĩ wa makinya merĩ kana mana, tucunjĩinĩ tũu no ahande mĩmera ĩtiganĩte, gĩcunjĩi kĩmwe no ahande karati, kĩu kĩngĩ ahande gĩtũngũrũ, gĩcunjĩini kĩu kĩngĩ noahande mboga, ũndũ ũyũ nĩwĩkagwo nĩgetha ugitĩre gũkuo gwa tĩri, kũrĩa kũrehagwo nĩ maĩ kana rũhuho, ona ningĩ nĩgũteithagia kuongerera ũnoru wa tĩri.

Ũrĩa ndĩramenya etagwo Justin Muturi, ararĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa motungata ma mũingĩ, hamwe na aruti a wĩra arĩa marutithanagia wĩra nake, mateithagia na motungata ma obici cia thirikari, ta, kũoya ibande, ũrigitani ta SHIF na SHA , kũoya marũa ma gũtwarithia ngari, motungata ma gũcera mabũrũri ma nja, na maũndũ mangĩ maingĩ.

Wĩmwega rũci-inĩ nyina wakĩũmbũku? nĩ woka? wĩ karibu. Onaniĩ ndirĩ na ũru ĩ, no wĩra. Ngwenderie kĩ rũci-inĩ rũrũ? cukari kana mũgate? njĩra kĩrĩa ũkwenda.